Rĩrĩ ni itinga rĩa kũrima mĩgũnda, he bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩgetha kũmunya ria rĩrĩa rĩngĩkorũo rĩmerete kamoira ũhandĩte irio cia kũrĩa rĩngĩ. Kũgarũra tĩĩri, nĩgetha kũrehe tĩĩri mũigũ na wanathĩ igũrũ ũrĩa ũtarĩ mũtũmĩre. Nĩngĩ ĩitinga rĩrĩ no rĩhũthĩrũo kũhanda mbegũ, rĩkarĩma, mũgaikia mbegũ, na rĩkahumbĩra na tĩĩri.

ĩno nĩ kandi, ya harambee, ya kanitha ya katoleki, ya shrine ya Subukia. Harambee ĩno yarĩ tarĩki kenda, mweri wa gatano, mwaka ũyũ. Gĩkundi kĩa mabicopu na gĩkundi gĩa kũgacĩria shrine ĩno nĩgietĩte andũ othe harĩ harambee ĩno, o mũndũ arute, ngiri ithano, na gĩkundi kĩa andũ ĩkumi marĩ marute ngiri mĩrongo ĩna na ĩtano. Nĩndĩrona nĩmaheanĩte namba ya gũtũma mbeca.

Ĩno nĩ mbiacara ya wendia wa indo. Nĩndĩrona mwendia anyitĩte ndori na mũgũri noti ya ciringi bĩbute na koini ya ikũmi akĩhe mwendia. Ĩronania ũcenjania wa indo na mbeca ĩrĩa nĩ mbiacara.

Ĩĩ, no nginya ũkorwo na gĩbandĩ, ningĩ ũkorwo mũikari wa Kenya, kana mũkenya. Maratathi ma ndagĩtarĩ, kuonania wĩ mũgima, ndũrĩ na thĩna wa maitho, kũigua, kana mĩrimũ ĩngĩtũma ndũgatwarithie ngari. No nginya ũhote gũthoma, namba cia ngari, kuuma haraihu. Ningĩ ũkorwo na marũa ma cukuru ya gũtwairthia ngari, na nĩ kuuma cukuru ĩramenyekana. No nginya ũhetũke kĩgeranio gĩa gũtwarithia ngari, na no nginya ũkorwo na mbeca cia kũrĩhĩra marũa maya ma ũtwarithia wa ngari.

Wĩyadĩkithie, na ŭkorwo na akaŭnti ya ecitizen, ŭcagŭre rĩĩtwa rĩrĩa ŭngĩhe biacara yakŭ, na ŭrĩhe mbeca cia kŭmiandĩkithia, weterere thikŭ cigana ona, mamĩhetŭkia, wadĩkithie biacara yaku, na rĩtwa rĩrĩa ŭramĩhe, uge biacara yakŭ kĩrĩa ĩredia, kŭrĩa ŭraikara na maŭndŭ makŭ ta gĩbadĩ, namba ya thimŭ, na KRA, weterere marŭa ma kŭhetŭkio, warĩha mbeca cia marŭa macio, arabŭ weterere biacara yakŭ ihetŭkio na woe marũa mau wabici-inĩ.

Andũ nĩmathiaga gũthimwo pressure ya thakame, nĩmaceragĩra mandagĩtarĩ a maitho, magego, ngothi, andũ ningĩ nĩmathiaga gũthimwo mũkingo kaingĩ, atumia mena nda nĩmathiaga kiriniki ciao cia o mweri, ningĩ nĩmathiaga kũrorwo gĩtũmi gĩa gũturwo nĩ mũgongo, kana maũndũ maingĩ marĩa marehaga maruo mwĩrĩ-inĩ.

Niĩ njeragĩra ndagĩtarĩ thutha wa mĩeri ĩtatũ, kana ĩna kũrora kana ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, na kũcerera ndagĩtarĩ ta wa magego, maitho, matũ, maitho, na ningĩ kũrorwo kana ndĩna mĩrimũ ĩngĩ, na gũthima mũrimũ ta mũkingo, kũrora kana ndĩna thĩna wa ngoro kana wa thakame.

Nguona mũtumia anyitĩte mwana, ngwĩciria mokĩte kiriniki kũrehe mwana, na kũrora ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũtumia ũcio. Mũtumia ũyũ wĩkĩrĩte nguo cia Mathai, andũ aingĩ arĩa mekĩraga ũũ, maikaraga icagi-inĩ, koguo nĩ kuonania atĩ ona andũ macagi-inĩ nĩmabataire gũthiĩ thibitarĩ gũtwara ciao, ciana ciao kiriniki na kũrora ũgima wao mwega wa mwĩrĩ.

He mawoni makwa, nguga atĩ thirikari nĩĩrageria mũno gũtigĩrĩra andũ nĩ mena ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire ũkoniĩ mĩrimũ ĩnyitaga andũ kaingĩ, na ũcio nĩ ũndũ mwega. Mĩrimũ ĩno nĩ ta mũrimũ wa cukari, pressure kũhaica, mũkingo, mathĩna ma higo, cancer , ironda cia nda, na mathĩna ma hakiri.

Kiriniki ici ciĩ bata mũno kũrora mwana ũrĩa arathiĩ na mbere gũkũra nda-inĩ nĩgetha kũmenya mathĩna marĩa mwana aciaragwo namo gatene. Ningĩ kũrora ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũtumia ũyũ nĩgetha kũrora kana ena thĩna wa thakame kũhaica, mũrimũ wa cukari kana kwaga thakame, mũkingo. Ningĩ gũtheca mũtumia ũyũ cindano kana canjo iria cigitagĩra mwana na mĩrimũ e nda-inĩ. Kũbundithia mũtumia ũyũ ũhoro wa mĩrĩre ũtheru na kwĩharĩria kũgĩa mwana na kuongithia.

Ici nĩ wodi cia thibitarĩ kũrĩa arwaru mena mĩrĩmũ ĩtangĩrigitĩrwo mĩciĩ-inĩ makomaga, ici nĩ itanda cia thibitarĩ iria makomagĩra, nĩnguona neti cia kwĩgirĩrĩ cia kwĩrigĩrĩria rwagĩ ũtukũ, wodi ici cikoragwo na arwaru mena mĩrimũ ĩtiganĩte ĩria marigitagĩruo o mũthenya. Maheyagwo ndawa, angĩ makaheo thakame angĩ magatwarwo kũheyo irio.

Ngwĩciria ĩno nĩ cukuru ya ciana iria cikoragwo na mawathe matiganĩte. Nĩnguona manaci, arĩa maikaraga na ciana ici, gũcihe irio gũciarĩria, gũcihe ndawa na nĩnguona ageni mokĩte gũcerera ciana ici. Nĩnguona ciana ici ithatũ cikarĩire wheel chair iria cimateithagia gũthiĩ.

Nĩnguona maabithaa erĩ a borithi na arũrũngani marageria kũmera mahorere. Arũrũngani aya maronekana mena marakara manyitĩte maratathi mandĩkĩtwo kĩrĩa marenda thirikari ĩmekĩre na mateta mao. Nĩndĩrona maabithaa aya makĩgeria kũmera mahorere na kũmagirĩrĩria kũingĩra kũhĩtũkĩra ngĩti ĩyo.

Ngwĩciria ũyũ nĩ ũrĩmi wa matunda. Ingĩra mũndũ ethe mũgũnda wĩna tĩri mwega na handũ haraura na hena rĩera rĩega rĩa gũtũma matunda makũre naihenya. Ningĩ ethe mbegũ cia matunda maya na bataraitha, ethe thumu wa gwĩkĩra matunda maya nĩgetha makũre wega mena abia njega. Ĩĩ.

Maya nĩ mathomo ma airĩtu anini na atumia. Maya nĩ mathomo maheagwo airĩtu anini arĩa me hakuhĩ kwambia kahinda kao ka mweri, na arĩa mabĩtie. Mathomo maya maheanagwo nĩ atumia arĩa mena ũmenyo wa mwanya wa maũndũ maya. Mabundithagia airĩtu aya ũhoro wa ũtheru, ũrĩa mabataire kũhũthĩra pads na kũmahe icio pads na mogarũrũku marĩa marathiĩ na mbere mĩĩrĩ-inĩ yao.

Ngwĩciria aya nĩ anene a gĩkundi kĩa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ. Nguona mokĩte kũheana indo cia gũtigĩrĩra ũtheru wa moko. Nguona matangi ma gwĩkĩra maĩ matheru, thabuni wa gwĩthamba moko. Andũ aya nĩnguona nĩmekĩrĩte mask iria ciekĩragwo hĩndĩ ya korona kwĩgita. Na ningĩ nĩnguona nĩmarahingia watho wa gũikara mũndũ haraihu na ũrĩa ũngĩ, kũgirĩrĩria mũrimũ ũyũ gũtamba. Maraheana indo ici, nĩgetha gũtigĩrĩra ũtheru mĩciĩ-inĩ, mataũni-inĩ ma kauntĩ ĩno ya Naivasha.